Ket nyingi e boma yangu, hakikisha ni profile mari opong', rwak pesa mar deposit e ot ma idwaro e boma yangu. Yer ot ma ilamo, chul deposit mar ata malo apar mar bech ot ma iyiero. Boma yangu konyi yudo pesa kokalo e tenant purchase scheme.

Jauso nyaka bed gi land clearance certificate gi rate clearance certificate. Timo loso mar title deed mondo kony e ng'eyo ni ng'atno ma uso lo e wuon lo, kokalo afis mar weche mag piny. Jauso nyaka yud yie mar keto nying wuon lo manyien. Jalno ma a e bad, bad mar lonyo mar sirikal nyaka tim lonyo mondo ong'e pesa mar nyaka ma bende ong'ere kaka stamp duty. Pesa moyie e lonyo ichule KRA. Oboke te madwarore nyaka kik, ripot mar lonyo, barup barup keto title deed, riside mag stamp duty kod fom mamoko iketo e bath piny owacho mag lope. Jago manyien yudo taitol ma nigi nyinge.

Ong'we yamo kolal nyaki go ripot gi joma miyi netwak kaka Safaricom kata Airtel. Marariyo ket ripot e od polis mondo iwene gi namba ma ong'ere kaka IMEI number, eka gimiyi namba mar ripot ma wadendo ni OB. Tim limbe ka polis mondo gimiyi ripot kama gisechope gi weche mag manyo ong'we yamo no. Marang'wen, tem manyo ong'we yamo kendi. Marabich, inyalo temo jolak jolak misango moko ma nyalo konyi. Kokalo gi joma tiyo gi teko, ma be wadendo ni private security, mak mana ni inyalo tiyo gi pesa.

Mokwongo many jolath misango, moramora ma chunyi nyalo dwaro, kaka Britam kata mana CIC. Pong' forms mag winjruok. E forms gi inyalo dwar ngéyo ni in gi chiaye maromo nade, ngimagi chalo nade, to gin chiaye mage. Mar adek, chiw barupe, motingó ripode kaka mag laktar, photocopy mag ID gi ma moko mopogore opogore. Chul misango ka luwore gi winjruok ma in go gi jo misango. Ka oselosni osekiore, onego ichiw barupe mag misango mag le ma in godo.

Nitiere yore ang'wen ma inyalo tigo e chudo mar hola mar HELB. Mokwongo inyalo tiyo gi ong'we yamo e yo mar USSD ma i dial star six four two hash. Marariyo itiyo gi inya donje HELB potol, mar www.helb.co.ke. Maradek inyalo tiyo gi Mpesa, to marang'wen inyalo tiyo gi check off system. Makeche ni jok mondiki tich, iwacho negi to gitero pesa ni dwe ka dwe mar HELB. To mar Mpesa ni ema yot, nikech en ema ji mang'eny tiyomkode. Idhi adhiya e do, idonje Mpesa menu, iketo Lipa na Mpesa, paybill iketo two hundred eight hundred. Ket namba ni mar ID, kaka akaont number mari. Kaeti keto kod mari mar Mpesa, ma be wadendo ni pin.